Ũrĩa mũndũ angĩhota kũgũra indo thoko-inĩ ta ya Gikomba na cia thogora mũnini, nĩ kũmenya thoko ũrĩa ĩhana, ũgakorwo wĩcũranĩtiĩ na ũgathuthuria kũrĩa thoko ĩkoragwo. Ũkamenya thikũ irĩa indo ciratumũrwo rĩrĩa indo cirendio na thogora wa thĩ, na ũkamenya marima marĩa ũkũgĩra indo ciaku, to handũ hothe. Harĩ ũgwenderio na thogora wa thĩ biũ. Ũndũ ũngũ ũndũ ũngĩ mũndũ angĩka, nĩ nĩ gwetha mũndũ etĩkĩtie, ũrĩa ũĩ kũu Gikomba, kana ũraruta wĩra o kũu, agathiĩ akamũtwara marima marĩa indo cirendio na thogora wa thĩ. Kũrĩa ekuona indo njega, cirendio na thogora wa thĩ. Ũndũ mũnene njũĩ mũndũ angĩka, nĩ gwĩka ũthuthuria mbere ya ũthiĩte, ndũgathiĩ ũtoĩ harĩa ũrathiĩ, nĩgetha ũkamenya harĩa ũrathi ndathi kuona indo na thogora mũnini.

Mũndũ angĩhota kũgũra indo thoko-inĩ ta handũ Gĩkomba na thogora mũnini, nĩkũmenya kũrĩa marima ma kũgũra indo iria arabatara, na no ũmenye kũrĩa o Gĩkomba-inĩ ĩyo, thoko iria kũrĩa andũ marendia indo na thogora wa thĩ biũ. Ũkorĩrĩria, ukamenya maũndo mataranĩirio megiĩ thoko cigana ona, ũgacoka rĩũ ũgecũrania, ũkamenya harĩa ũrenda kũgũra. Wakerĩ nĩ, gũthiĩ na mũndũ ũĩ Gĩkomba, agakuonia marima ma kũrĩa indo ciendagio na thogora wa thĩ.

Gũthomithia kũhĩtũkĩra nenda cia mĩcamanio ya kũhĩtũkĩra intaneti nĩ kũrehete magarũrũku maingĩ mega kurĩ arĩa marathoma kana arĩa marathomithia. Kurĩ arimũ mũndũ no ahote gũthomithia arutwo ake arĩ o kũrĩa arĩ. Tuge nĩ athiĩte ta nja wa bũrũri, na andũ arĩa arabundithia me handũ hangĩ, bũrũri ta ũyũ witũ, na we nĩathiĩte nja wa bũrũri witũ. Ee kũrĩa arĩ, arĩ maũndũ marĩa egwĩkaga okorwo nĩ mĩcamanio ĩngĩ egũthiĩte no ahote kũmathomithia kũhetũkĩra nenda cia ũkinyanĩria. Ta gũtũmĩra platforms ta Zoom kana Conference. Indo ta icio kũu nĩkuo andũ mahotaga gũthomithio, kana gũthomithia kũhĩtũkĩra intaneti. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũhoro wa gwĩkũria kĩwĩra. Mũndũ no akorwo akĩruta wĩra ũngĩ, to gũthomothia kana kana gũkorwo wĩra wake wa o mũthenya na thaa ciake ciothe nĩ gũthomithia. Mũndũ no eigĩre mbiacara yake, kana akaruta wĩra ũngĩ. Mathaa make ma irathi ciakinya makinya agathomithia, akauma hanini agathiĩ agathomithia mathaa make merĩ agacoka kũruta wĩra ũrĩa akũrutaga. Kogwo hatihingĩte, mũndũ ti mũhingĩrĩrie kũruta o wĩra ũcio wa warimu. No akorwo agĩkũria na gwĩka maũndũ mangĩ marĩa mangĩmũtheremia.

AI nĩ ĩnyitĩte itemi rĩnene harĩ mathomo mamũndũ kĩũmbe, kana mamũrutwo. Tuge tabũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, tondũ wambere nĩ ĩteithagia na gũĩka ũthuthuria makĩria na mũrũmu, wa kĩrĩa mũndũ arathomera, tuge okorũo nĩ kĩũria mũrutwo etekũmenyaga, AI nĩ ĩrehaga ũthuthuria mũrũmu, wa kuuma ng'enda ciganona, tuge okorwo nĩ YouTube, kana nĩ mabuku mandĩkĩtwo tene, kana handũ taWikipendia, nĩyendaga kũrehe mothuthuria mau mothe hamwe, na ĩgakũhe anja nũmu, ĩrĩa ĩkũhota kwandandura meciria, na wathoma nĩ ũkũhota kũmenya ũrĩa marauga. Wakerĩ, AI nĩ ĩteithagia na kũrehe nginya meciria magwĩka kaũndũ, tuge okorwo nĩ mbiacara ũrenda, noũmĩũrie nĩ mbiacara ĩrĩkũ ĩngĩrũma handũ hana, kana ingĩka atĩa na atĩa nĩgetha ũndũ ũyũ ũgacĩre, na nĩ ĩkũhota gũkũĩira, tondinya ĩkorwo nĩ mathomo mũno, noĩkorwo tanginya project cia cukuru, ĩrĩa mũndũ agĩka, kana ũgũgĩka warĩkia cukuru. Nĩ ĩkũhota gũkwĩra project ĩrĩa we kũringana na kĩrĩa ũthomete, kana kĩrĩa ũroka, ĩrĩa njega nawe nĩ ĩno, nobatiĩ gũĩka ũũ na ũũ. Ũguo AI nĩ ĩnyĩtĩte itemi inene na rĩega.